Ta kũhingũra kabiacara, ũrĩũkaga gũgatungata hwainĩ, kana mathaa marĩa ũtarĩ wĩra ũrĩa ũrutaga o mũthenya. Na gũkorwo ona gũkũ nenda-inĩ nĩ kũrĩ na mawĩra ũngĩkũrĩhaga o ũkirutaga wĩra. Mbeca ici nĩ iteithagĩrĩria mũndũ kũhingia mabataro make.

Mũgũnda wa kĩrũrĩrĩ nĩũrehaga ngũĩ nĩ tondũ kũrĩ andũ e-endi. Kũrĩ marenda kũgaya mũgũnda mũnene kũrĩ arĩa angĩ, na nĩmaciranĩirwo nao, ongorwo nĩ anake, matirenda kũhe airĩtu. Koguo gũkagĩa na ngũĩ na ngucanio mũciĩ ũcio, na gũtirĩ hĩndĩ andũ macokaga kũiguana rĩngĩ, nĩũndũ wa mũgũnda ũcio. Na ti wao, na warĩ wa a-guka, aa guka. Koguo ũkona ũhoro ũcio nĩũrehaga rũmena na andũ magatuĩka a kwaga nginya kwaranagĩria, kwaranĩria, na kũmenyaga ũrĩa ũngĩ ũrĩa aikaire.

Ndateithirio nĩ mbeca iria ndeigĩire handũ, ũrĩa mũndũ aigagĩra tũbeca handũ Sacco inĩ kana ũkahithia handũ hangĩ ,rĩũ ngĩkomba ĩ ngombo na mbeca icio nĩ ciandeithirie hĩnddĩ ĩyo nĩ, tondũ nĩndabĩrĩirie kabiacara ya kwendia madathi haũ bara kana ngorũria nginya marigũ, na magĩtuĩka makũndeithia nĩtondũ nĩndoga mbeca cia kũhũthĩra omũthenya na ndĩagaga .